Ore ena naa enkiremore, enkiremore oompuka cabbage, spinach, kitunguu naa olopeny ele ogira airemisho arashu aa ninye oiremisho tolchamba, ee yiolo ele shamba naa orkiti shamba ake liang', olchamba laa yiolo endaa nemesii enamiri ore endaa naa eniang' ake naitumiyai tiang' naa ing'as aitobirr olchamba nitumoki oltung'ani atipika endaa ning'uraki enkare metaa ketii ake enkare enaake pee kisaidia ele shamba aitoti ormarei lino nitum endaa nataana tiang'.

Ore ena naa sorghurm yiolo sorghum naa emauai ashu enkaitubului sidai oleng' too ilairemok amu kisaidia tenidip atuuno sorghurm amu yiolo sorghum naa enkaitubului naidimu olameyu. Naa yiolo tenidip atuuno sorghurm naa ekisaidia ntobira enkurma. Ore ina kurma naa idim ainosa, idim ateyieri oloshoro niaku ore ena naa keisidai teneuni too nkuapi natii olameyu.

Ore enaa shai egirai aishoo olchani leshai keetai tolchamba ee yiolo enikuni tenitauni ele shani le shai naa ingoru laasak lesiai nipik ninche olchamba nincho irbeniak arashu irkuniani laduo lonapie, niliki eneikuni tenedumuni e ore peidip atasotu arashu aitau torkiek, ee nepuoi aingoru enepiki, ewueji natoyio ,ewueji nemear sii enkolong ,nemear enkijape ,nitumoki oltungani ati atimira irnganayio linonok elulunga ashu ata a fresh.

Ore ena naa enkiremore olchani loji tsan ee ore entoki nai saidia ele ashu ena kiremore ashu ena aitubulu naa ,naa keitumiai ena aitubului ,indim ainasa mbenek enyenak ,indim ateyiara ,intumia anaa endaa enaake ,ashu ana endaa natumoi tolchamba lino ee iyolo ena aitubului na keitobir enterit ,keponiki enterit value ashu eponiki enterit metaa kitubulu ntaitubulu asioki ,neaku ore ena aitubulu na ene maana teneuni tolchampai.

Ore ena na irnyanya egirai aitau tolchamba ,ore enikoni teneitauni irnyanya tolchampa ,naa ingasa adol ana keoto ee ningoru nkereti ashu a wuejitin naapiki, teneaku ekuto ningorul laasak lesiai nipik ninche kila laasani lainini lenye ,ee ninken irnyanya linonok arashu a nkeriti inonok ,ajo kebaa duo nkreti nichooyie, kelotu ake nisaidia ina nakisaidia pemintoki pemitokini apur ,e nicho ninche e ashu ratiot ashu ntokitin naifaa peesuj enenya na iyolo ornyanyai oioze, nemepiki atua atua atua ee enkret.

Ore eneikoni teneitobiri ena siai naa ingasa aunisho ,niun irnyanya linonok,e nigelu empeku sidai, nigelu enkop napir enkop naitubulu asioki ee ninguraki ashu ninguraki enkare aitobiraki, ninguraki enkare niun ,nitau irmarunda ee ,iyolo peinguraki enkare peebul nitau i ningor peyie pemenya ngwesi, ore peingor pemenya ngwesi ee nidol naa ajo kakwa oota kekuto ,ningoru nkreti nipik ningoru ai pack Ore peindim atipika neya oltungani neya osokoni alo amir ashu interu aingur ainguraki order peitumoki atimira.

Ore enasiai temurua natii na keitumiai kake mee ltunganak pookin oitumia amu iyolo entoki edukuya na kegol eninteru amu ingasa ashetisho ee nitumoki oltungani aingoru masaa nintubulunye ntokitin inonok arashu nkaitubulu inono, yiolo ake piindip atuuno, ee ningoru e yiolo ituun ningoru naduo ashu oladuo sunyai loitubulu asioki yiolo petum ntana e nipik ake ore petum intona e niya alo aun tenaduo kop naifaa nilo aun. Neaku iyolo enewueji na inasaidia ake ntokitin aitubulu peetum intona atan a kutitik.

Ore entoki nanu nanyorie enasiai naa kesidai enkiremore toltunganak pookin, amu iyolo enkiremore ,ee naninye eitumia ltunganak pookin atumie mpisai ,ore ltunganak oshi taata lemeeta nkishu na ninche itumia ,neaku kifaa ore ena naa eunoto ormasurin ,yioolo maisurin na keisaidia amu indim aitaa endaa, indim sii atimira metaa ropiyiani ,neaku karep nanu enasiai ajo keisidai ashu kesidai teneiremisho yiolo ajo ore peiremisho apik oltau duo peitumoki ataasa aitobiraki nintorio ai palilia aitubulu nkaitubulu kuna duo nemeifaaa tolchamba amu nakata ake sinye kisaidia enkiremore.

ore ena baye naa kisidai ashu karrep nanu amu yiolo ena naa enkiremore ormasurin, yiolo irmasurin kisaidiyia amu indim sii atuuno irmasurin nindim aishoo enkare ino ore ake piun nincho enkare peetumoki naa atubulu ore sii irmasurin naa indim aitumia enaa endaa indim iyie oltung'ani aitaa endaa ino nindim sii atimira nitoki aisaidia enaduo terit ino metaa keeta ngufu tenilo aun nkulie aitubulu neeku kisidai eunore ormasurin tenkop ashu tolosho naaji loidim iltung'anak atuun.

ore ena naa enaidurra oonkishu tenkata olameyu ashu tenkata nemeetay enchan ore ena naa kisaidiyia inkishu mehomoito aapok ashu mehomoito aing'oru enkare toonkulie wuejitin neetashaikia yiolo ena baye naa kisaidiyia inkishu ashu kisaidiyia olopeny inkishu peemitoki atum asara amu kelelek intobik inkishu tewueji nemetii inkujit netoito, tenetoito inkujit nemeetay enkare nikiya yie olopeng asara amu keye naa inkishu neeku enikash indurrie alo aing'uraki ewueji netii enkare.

ore ena naa enkiremore ee enkaitubului naji shona cabbage ore ena aitubului naa kidim aitumia enaa olchani ore sii ena aitubului naa indim oltung'ani aitaa endaa ee ore ena naa kisaidiyia sii ena aitubului tenindim naaji oltung'ani aitayu irmatunda linonok ashu entoki duo naifaa nintayu tena aitubului ening'ua tinewueji metushulata enterit nikintobiraki enterit metaa kepirr enterit ino ashu kesioki aitubulu inkaitubulu tolchamba lino.

ore enikunari esiai tenkop natii naa inyiang'u oltung'ani intare yiolo piinyiang'u intare inonok ee nintobiraki enaduo wueji nejing ashua enaduo wueji ee nairragie aitaa enkang ning'uraki oloro sidai ashu oloro loota empeku yiolo piirag piipik inewueji duo nifaa nirrag ning'uraki iwuejitin neepishore iwuejitin nainosie endaa iwuejitin neewokie enkare iwuejitin niinosie shumbi peyie etumoki anoto afya sidai ashu peepukare imoyiaritin pookin.

Ore ena naa embae etipat amu ore lukunguni e naa embae etipat oleng nakisaidia towuejitin kumok ,iyiolo lukunguni na mbisai nche maate yiolo irmosor lenye ate na mbisai ,indim aitaa lukunguni endaa ee indim ateyianga ninya enkolong niata wageninini enkolong niyieu iyie olepeny ninya nkirik elukungu neaku ore ena bae na kesidai amu mentoki nagol duo nai teneinteru oltungani ,indim ake ainyangunyangu akiti nitumoki atipika metaa kimok ashu atesheta metaa kumok arashu inguraki tenkoitoi naifaa apik atua.

ore ena naa enoshi kerr naji emerino ninye egiray abarrn ore entoki niyieu pee peyie itumoki oltung'ani ataasa ena baye naa indim ahomo ainyiang'u naaji empeku oontare e merino ninyiang'u entoki nabarrnieki enaduo toki naa enebulu irpapit oleng nibarrn, ning'oru industry ashu ewueji nimiraki lolo papit amu yiolo lolo papit naa iropiyiani sii siniche yiolo kuna tare naa keyieu enkop nairobi amu keeta ninye enedukuya irpapit loidim aikuna neeku ina embaye sidai tenewueji.

ore eninko peyie inyia enaisho oolotorok ee naa ketii ilotorok apa litipika ashua lintobiraka ewueji nemany ee intokitin naa mepuo keeta enkare keeta maua eeyiolo eninko pee inyia enaisho oolotorok naa ing'as aing'oru inaduo kilanik ashu intokitin nai cover ashu inaisudoo wuejitin pookin osesen lino peemiking'orr ilotorok ee nintayu ilotorok niata orbaket lipik enaduo aisho yiolo piindip atipika ee nemisumbua ilotorok amu kidurr peemidurr ake toonkajijik enye intai ake enaisho yiolo piintai nipik irbaketi ning'ua ilotorok tenaduo wueji ake netii.

ore ena naa enkaitubului nauni naji brocoli ore esiai ashu entoki naisaidia ena aitubului peuni naa kisaidia ena aitubului amu kitumiay, kenyay nikincho vitamins yiolo kuna vitamins nitum tena aitubului ee nikintobiraki iloik metaa ki strong ashu kegoli, yiolo ena aitubului naa kisaidia sii enkulukuoni tenindip aitai iladuo irmatunda lenyenak ning'ua metoito tolchamba nisaidia enkulukuoni ee aaku yiolo enkulukuoni naa enaitasieku siininye inkaitubulu.

ore ena naa ilairritak loonkomiyani ashu iltung'anak loogira ninche aifuga nkamiyani yiolo entoki naisaidia nkamiyani naa yiolo nkamiyani naa keeku tewueji netoyio amu kidimu sii ewueji netoyio yiolo nkamiyani naa kisaidiyia ashu keret iloopeny aitumiyia enaa endaa nelepu kule neoki ee yiolo sii nkamiyani naa kisaidia sii tentumoto ooropiyiani ekindim sii naaji enkamiya aidurrie nisaidia anap ilolan neya enaduo wueji ningira aidurraki.

ore ena naa eyanata oonkishu ee peyie eeku yiolo enkiteng nenya enaduo wueji niteenikia eenkijiti enye ashua enaduo wueji niteenikia peyie edaare ore enatoki naa kisaidia amu Keeku yiolo inkishu miituny inkujit pookin keeku yiolo inaduo kujit niteenikia naa niche ake ituny itegemeya orgosoi enkadori niteenikia yiolo sii enabaye naa keyieu naa iyas nintalamilam inkishu peemeponu ake aitilid irgoso ashu aitaman irgoso ee netumo irgoso pookin aiko, ayena neeku kifaa pintalamilam irgoso.

ore ena naa eyanata oonkishu ee ayen inkishu metaa kedaa ake tewueji netii mitoki, mikintoki inkishu aisumbua aapuo iwuejitin ashu ilchambai loiking'a ore ena entoki nayieu naa enkampa ake eyieu naado olchuma oladuo liyeniki enaduo kampa peeda enkiteng yiolo sii ingira ayen inkishu nintalam inkishu aitalamilam apik iwuejitin tofauti pee meponu ake inkishu aitutum irgoso neena ashu negoro toorgoso neeku yiolo ena naa embaye etipat amu mitoki sii inkishu aituny inaduo kujit niata tolchamba.

ore ena naa enkesare enkaitubului naji ground nut, ore ena aitubului naa kisaidia ilairemok oleng ashu iladuo tung'anak loiremo ore esiai enye naa indim sii aitumia enaa endaa indim aitainyie eilata nindim sii aitumiyia enaa endaa oonkishu indim aitainyie endaa oonkishu neeku ore ena aitubului naa kisaidia oleng ilairemok ashu iladuo tung'anak loogira aifuga inkishu kisaidia mitotio ninche enaa endaa.

ore eng'eno ashu embaye nifaa nias piiyiolou ena siai naa ing'as aing'oru, naa lasima piing'as oltung'ani aing'oru esiai enkare lasima piiyiolou ajo tenidoiki enkare kaji inko oltung'ani tenipuku tiatua yiolo sii enkay toki edukkuya ashu e maana naa kifaa oltung'ani niyiolo aitumia inaduo kutete ashu iladuo tokitin looworieki enkare peemelo ake nintelesa nincho e meli edoiki atua enkare yiolo sii enkay toki edukuya lasima piiyiolou oltung'ani ainaiko eniko e meli ashu tenepuku emeli tiatua enkare peemilo ake nimess nkilo enaduo are aiangamisa ira oltung'ani.

ore ena naa ilapejok loonkiri yiolo ele kulo apejok loonkiri naa yiolo eninko naaji eninteru ena siai naa ilo oltung'ani ninyiang'u inaduo tokitin naifaa niata busherr ning'oru nkalema nilo aing'oru ewueji ninyiang'unyie inkiri yiolo piing'oru ning'oru iljikoi ee yiolo ena siai naa kisaidia oleng amu keeku keyiolo oltung'ani atapejo inkiri niyiolo sii aitobiraki niyiolo airorie iltung'anak yiolo ena siai naa esiai e maana oleng amu ekinjo sii iropiyiani ningerr iyie irkulikay tung'anak netum irkulikay tung'anak endaa tinewueji nanya enye anaake.

ore ena naa enkaitubului naji asparagus yiolo faida enye naa kisaidiyia kenya enaa endaa kitumiay enaa endaa, oro sii enkay faida naa kitadoyio pressure osarge yiolo enkay naa kisaidiyia tenkinosata endaa ibust entoki naji digestion ashu enkinasata endaa tosesen neeku yiolo ena aitubului naa ene maana toolairemok kifaa peun ilairemok ena aitubului amu kisaidiyia.

ore ena aitubului naa kisaidiyia iltung'anak ee iladuo airemok amu kitadoyio yiolo ena aitubului naa kitadoyio pressure osarge ore sii ena aitubului naa kisaidiyia ilairemok menoto impisai nisaidiyia enaduo kop metanana ashu menoto aitoki value oleng ore sii ena aitubului naa kisaidiyia tenkinasata endaa amu kisaidia endaa metaa kedoyio aitobiraki tosesen neeku yiolo ena aitubului toolairemok ene maana oleng naa kifaa peuni ilairemok lenkulukuoni ashu iladuo airemok oogira aun inkaitubulu.

ore ena naa iltung'anak ashu iladuo tung'anak loomirita fakadoni tosokoni ore ena mirata oofakadoni naa ikisaidiyia yie ira olairemoni amu ikisaidiyia inoto iropiyiani nekisaidia sii mekitayiolouni tenkarake emirata oltokitin sidain orfakadoni sidain ore ena kias ashu ena baye naa kisidai oleng ekisaidia makewon inoto inchilingini nikisaidia siiyie makewon intumia ele toki enaa endaa neeku yiolo enkiremoto orfakadoni naa ene maana oleng tolosho.

ore ena naa pilipili hoho ore ena naa kisaidia oleng iloopeny ashu iladuo airemok ekisaidiyia menoto eng'eno niunie ee pilipili hoho yiolo sii ena naa kitumiay enaa endaa yiolo intumia enaa endaa nitum iropiyiani indim sii anoto iropiyiani amu imirr sii oltung'ani neeku yiolo pilipili hoho nee esiai e maana oleng kifaa nees iladuo airemok lenkulukuoni.

ore eninko tenisum oltung'ani ena baye naa ing'as aliki oltung'ani ee enikunari ena yiarare amaa teniyierr naaji ormushele ashu inkirik kanyio eyieu? keyieu irnyanya, keyieu kitunguu keyieu eilata keyieu pilipili hoho neyieu beef ashu cubes neeku teniyieu nifunza oltung'ani eniko teneyierisho ashu eniko teneyierr indaiki tofauti tofauti niliki ajo amaa kuna daiki kanyioo eyieu peyie etumoki anoto ladha kakwa tokitin indim atipika kakwa mindim atipika peetumoki oltung'ani aisaidika ashu peyiolou naa enaduo yiarare ajo kanyio ifaa neyierr.

ore ena naa ormalenge ore eninko oltung'ani tenintobirr ormalenge naa ing'as aun nidol enaa kee ketaa temukunta ashu ketaa keku yiolo eneku temukunta nintayu nilotu adung te katikati yiolo piidung te katikati nidung'udung' nintobirr yiolo piintobirr naa yiolo ormalenge naa kidim aisaidiyia oleng amu indim sii atooko indim ainosa enaa endaa nindim atimira neeku yiolo ormalenge nentoki e maana ashu kifaa nemiri ashu neuni tolosho oleng toladuo loidim aitubulu.

ore ena naa nkuashe orkokoyok ore oltung'ani loyieu nitobirr ashu eninko tenintobirr naa iyau enkare nairowua nintokitokie yiolo piintokitokie ning'as ajut enaduo kuashe orkokoyok aitayu enterit nipik atua nincho ichemuka ning'uraa tenaa keku yiolo eninko ening'uraa tenaa keku naa iud tenkijiko aing'uraa tenaa ketanana yiolo peenanau nintayu inaduo oladuo shoni lioriong yiolo piintayu olchoni lioriong nitumoki naa inakata ainasa enaa endaa.

ore ena naa emauai naji kuli flower yiolo esiai ena mauai naa kisaidia ilairemok amu kemirr ilairemok kidipi aawa ena mauai inkuapi eboo nepuoi aitobirr nitobirunyieki intokitin tofauti, yiolo sii ena aitubului naa kidimi naaji ainosa kidimi aitumia ena endaa nidimi aawaita naaji factories nitobiri nitobiru intokitin tofauti naapasha intokitin naa tenidol siiyie oltung'ani idol ake ajo entoki sidai ena neeku ore ena mauai naa kisaidia ilairemok oleng amu kisaidia tesiai enototo ooropiyiani nisaidia sii tesiai endaa.

Ore eninko piintobirr ena amu yiolo ena naa mukateni, yiolo eninko tenintobirr naa ing'as ainyiang'u enkurma enkano yiolo piinyiang'u enkurma enkano lasima piiyata orokiyo, lasima piiyata enkima, lasima piiyata enkima ning'as aikanta inaduo shapatini piitumoki ateyiara yiolo piiyierr ning'oru ewuei nipik sidai ewuei nimikisumbua enkolong peemesioki aang'oyu yiolo ena siai naa kifaa pees oltung'ani oyiolo pookin amu endaa sii nanya oltung'ani nidim sii oltung'ani atimira te oteli anaa mpisai.

ore ena naa empejoto orpayek ee ore eninko tenintobirr ena siai ashu ena pejoto orpayek naa ing'as oltung'ani aing'oru nkuk ning'oru oljiko ning'oru enaduo toki nintepetarie irpayek, ning'oru irpayek looshali niloru aiteleki irpayek linonok oljiko nimbelibelekenyak peemiungua ake ning'oru ee shumbi ashua ing'oru pilipili yiolo taa pilipili naa enaisaidia iltung'anak indim aelie shumata peetumoki irpayek atamelono indim sii oltung'ani aingoru shumbi nisuasuaki irpayek peetumoki anoto ina meloni metaa yiol iladuo tung'anak loinyiang'u nenyorr emeloni oo lelo payek linonok.

ore ena naa eyiarare oondaikin tofauti ore ena yiarare naa kisaidiyia ashu lasima sii peyie eyierr oltung'ani oladuo loyiolo ateyieru endaa aitobiraki ore ena naa eyiarare endaa oondaikin kumok tewueji nebo ashu tenkima nabo ore eninko tenintobirr kuna daikin naa ing'as aing'oru inaduo tokitin naifaa nipik inkitunguuni irnyanya eilata ee cubes ashu royco yiolo eninko tenintobirr ena ena kima naa ing'as aing'oru isoitok ning'oru irkeek ning'oru enaduo toki ninokie enkima peyie itumoki ateyiara indaikin tofauti tenebo.

ore ena naa eyiarata orgali ore eninko tenintobirr ena naa ing'as oltung'ani ainok enkima ning'oru irkeek ning'oru enkurma ning'oru emoti ning'oru enkima, ore esiai eninko enintobirr ena naa ikurt aitobiraki nitokitok enkare nikurt orgali aitamanaa peemitoki aiungua nimbelekeny aibelekeny ning'oru enaduo pising'et ashua entoki naifaa nipising'aki ilo gali teneku peyie itumoki atabolo netumoki ilo gali airopija peyie etumokini ainosa.

ore inkoitoi esarunoto oshi nanu nasaru paatumoki aitabai isiatin pookin naa ore enedukuya tenaa esiai naaji oompisai lasima paata savings ashu lasima peeta iropiyiani nisudoyie maali paa teninyamal ake nikisaidia nena ropiyiani ore sii entoki iare lasima piata ilchoreta, ilchoreta likisaidia tenkata pookin ninyamal metaa teniyieu eretoto tenimpot olchore nitum oladuo tung'ani likisaidia tenchoto pookin ashu toowuejitin pookin ninyamal neeku nena isiatin nifaa nirreten piitumoki ee anoto ereteto tenkata pookin ninyamal piintabaya isiatin inonok pookin.

ore peemeshipakino iltung'anak kutitik isiatin oleng naa kelo oshi taata isiatin kelelek aa yiolo kuna siaitin sapukin ashu isiatin naagoli ning'uikini iltung'anak kutitik amu keji ninche loidim ataas elelek sai aa yiolo esiai ormjengo ata isume ata weitu nira kiti lasima paayie ejokini taasa amu meetay enkay siai nalelek amu yiolo iltung'anak botoro nimidim ninche esiai ormjengo neeku kelelek aa yiolo kuna siatin pookin sapukin iyie ilasimakini taasa ashu isiatin naagoli iyie ilasimakini taasa.

ore peemeshipakino iltung'anak kutitik isiaitin naa yiolo iltung'anak kutitik le taata naa keng'ida, itum oltung'ani aa yiolo enkang enye kikarsis keeta imali neeku meeta esiai nashipakino ashu meeta esiai nayieu nees peeton ake ore iltung'anak sii kutitik naa iltung'anak laa keyiataa iltung'anak kulikay aasioki neeku meyieu oltung'ani nees esiai meshipakino esiai, tenelo enaduo siai meshipakino yiolo sii enkay toki naarr iltung'anak kutitik naa eng'idai, keng'ida iltung'anak kutitik le taata neeku tokitin naamitiki ees intokitin aasioki ashu aitobiraki.

ore tenenyorraa oltung'ani aas esiai tewueji nebo naa yiolo entoki edukuya kemoku ina siai nemoku sii inakop natii ore enkay toki naa kisho sii menoto ee metaa keeta experience ashu keeta akili naasie ina siai aitobiraki yiolo sii enkay toki naa kisaidia oltung'ani metaa keeta enaduo damunoto ajo yiolo ena siai naibung'a tenkata naado neeku tenaing'ua naa kegol alo amoku inkulie wuejitin tofauti niaku yiolo tenees oltung'ani esiai tenewueji nebo naa kitai siinye esiai irmatunda sidain.

ore faidani eunore oorikiek ashu entoki naisaidia irkiek teunore, naa iyiolo irkiek kisaidia entoki edukuya osunyai mibungayu, nisaidia osinyai mibunga sinye nkulupuok. ore eniare , oore irkieek naa keyau sii enchan, teniun irkiek kumok oltungani neyau enchan . ore ene uni naa iyiolo irkieek noo oloip ,oloip lindip iyie oltungani openy atotonie ashu atipika ntokini inonok nayieu ewuei nirobi. niaku ore ikieek ,eunore orkiek teneasi tolosho.

Ore eneiko iltunganak tesiai ang' teniro ashu tenenya ilomon, naa tenelotu olomoni neng'as ainosu ilomon lenaduoo wueji ning'waa, neng'as alimu eseriani lenaduoo wueji ning'waa, nelimu ajo kainyioo nayawua. Kentoki sidai nayawua ashu kentorroni. Yiolo peening' oladuoo logirae ainosaki ilomon neliki sininye enatiu sininye, neliki enatiu ormarei lenye. yiolo peening' pookin ashu pening'uno pookin tentoki duo nagira aanya.

Ore inyamalitin naimaa iltung'anak le Garisa naa keirowua inakop eetai enkaitubului pookin nauni amu kirowua neeku metumoki enkaitubului atubulu tina kop. Ore eniare naa ore Garisa naa kitoki sii aaku meetai eseriani oleng' amu eketaaniki irpolosien neeku kila saa nejing'u ilarruok nishambuliaa, neeku ore ina kop naa enkop nemetii eseriani amu ninye naibung'ita irpolosien loonkulie pookin le kulie countries.

Ore ltungani teneyieu netum ilchoreta ashu teniyieu nintobir olchore ,naa ore entoki edukuya ningas aingor , ingas aingor orkwak loltungani , kamaa ele tungani ,ke oltungani likidim aisaidia te maisha . amaa ele tungani ke oltungani likidim aisaidia itiii atua enyamali. ore enkae toki eyiare naa ingor oltungani , ningor ele tungani ajo kltungani lorkiek ashu moo lordiek. amu ore oltungani loorkieek naa misaidianana amu oltungani le makewon . nintki sii aingor tenaa kole makewon oltungani . niaku nena tokitin ingor teniyieu ningoru olchore.

Ore eninko tenitumore ilchoreta, ata kibung'e ata kibung'e esiai, naa ore ilchoreta naa entoki emaana ashu entoki etipat oleng, neeku kifaa ake ning'oru erishata, nitumore ninche, niwoshokinono simui, ning'oruru enkiti, ata enaa ildaikani tikitam ashu esaa, nitumomo olchoreta aang'ar entoki nabo, ninchororo inkiasin ashu duat, tofauti tofauti, amu ore ilchoreta na entoki sidai oleng' teneeta oltung'ani.

ore isiaatin kumok tenkop natii ashu torkerenket latii naa esiai enkiremore, ore esiai enkiremore, aisaidia nanu openy ara olaisumani ashu ara oltungani oisume, amu ore entoki entoki edukuya aifundisha enkiremore ajo kaji aiko tenaitayu iropiyiani, ashu tenaitayu iropiyiani aitumia apik enkiremore, ore sii nena ropiyiani naa idim aitumia oltungani nilaakinye, ashu alak iropiyiani esukuul, nikisaidia teine wueji alak iropiyiani esukuul. pee itumoki aisuayu esiadai.

Ore eninko oltungani peshipakino emasho ashu enkolong einoto tenkopang naa yiolo anaa ntarikini naa lasima leyioloi ,ningoru ilchoreta linonok ,ningoru impisai ,nireten esiaai ino aitobir. Ningoru ainyiangu intokitin nanyae Ina olong ,nimpot iladuoo tunganak ashu ilelatia ,ashu iladuoo shoreta linonok ,nikiyaki sawadini ,tenidipayu emasho nikinchopkini sawadini inonok nikiyakaki ,yiolo ilchoreta likiyaki impisai ,yiolo ilooyau indaikin neyau ,ore layau inkishu ,amu ketii imashoi naishoori nkishu ,neyau nikirep sinye iyie

Ore eninko tenimbooyo enkinyala itu eyau olarrabal, naa tenidol oltung'ani ajo keeta kisirani, ashu keeta entoki naiposhita, ningo yie apaash. Apaash pemitoki ayau shida. Ore si enkae toki nidim nai enemeyu nibooyo olarrabal, idim nai ayawa oltung'ani police station, alo aisitaki, ajo keyieu nees ebae torronok tialo enkishui ino. Ore si enkae toki niidim ataasa, idim aipotu loshi tasati, loshi tasati, wazee kijiji, neponu ai solve ashu neponu, alimu na ninche ajo kanyioo na shida ashu pee, neponu aor intae tolarrabal.

Ore eninko iltung'anak loshi logira tentumo, naa idim atejo kila mtu ashu ore oltung'ani pookin otii entumo, nirorokisho ashua ore oltung'ani pookin otii entumo, nikilikwani maswali, newol sininye ajo kanyioo ees ashu kanyioo iidim ataasa, nai tenishori entoki naas temurua. Ore si iltung'anak ogira tentumo, naidim atiaki oltung'ani iyie taata oibung' program, amu nena tokiting' ake naisho iltung'anak miroro tontumoritin.

Ore oltung'ani oishiliwa tesiai lonyorr aishiliwayu tontumoritin, naa ore eningo peyie piepuka arashu epaal nena makosani nepal intokiting' nagira aas naa ibaiki ele tung'ani ninteru awoshoki esimu nkolong'i entumo aitadamu wore sii itu lotu entumo arashu eng'or isaii enaa saii are saii uni niwoshoki ajoki etaa taa ketai entumo neaku tasieku wore engae toki naa eneta ilchoreta le latia neliki arashu neimu aitasieki ilo tung'ani entumo petumoki atasieku nimitoki aimutie.